Ore ene dukuya na ore irbaribarani ngarin nai naponu aya ndakin tolchambai mpaka osokoni na keya nemetum iltunganak, neaku mesidain irbaribarani neaku ore enkoitoi naimieki endaa mpaka osokoni na shida ore eniare ketii ltunganak lemingoru osokoni angas pakeponu aya endaa neaku kepuo aingoru osokoni enapita endaa na kinyala endaa na kesuj aa ore kuna dakin na kesieki ainyala ore eneuni na kituraaa ropiyani kumok tosokoni ataa kelek ore ebaya ilo sokoni mekumok ltunganak loyieu nona dakin na kesieki ainyala tonkolongi are teneya oltungani ituengasa aingoru osokoni na kimaanisha ajo kitabaya endaa nemetum osokoni ninyala ore si egira ore kuna dakini tenepiki engari matejo nai engari natipikaki pironyi na kinyala nona tokitin amu tenironya tengari na kinyala.

Ore ene dukuya naa ing'as aisum oltung'ani metayiolo ajo, kainyoo enya kuna motonyi. Ajo ore taa kuna na entausi, oo naa ore oshi entaisi naa katitin are, anaa kata nabo eisho tolari. Neaku ing'as ayiolou ajo kainyoo eyou kuna motonyik, ashu kaa daa ninche enya. Nintobiraki enkaji. Nisum oltung'ani intookitin naayiolo naayieuni, pee itilaki atipika kuna motonyi, amu meinyaanyuk kuna motonyi o nkulie lukung'uni, ashu o noshiake lukung'uni e kawaida. Ore kuna motonyi naa keata oshi ninche, kajo taa bata mzinga, naa keata ninche indaiki naanya kuna motony, neaku ore oltung'ani naaji loyiou nepik kuna motonyi, naa keng'as ayiolou ajo kainyoo enya kuna motonyik, netum sokoni, namiraki kuna motonyik, netum iltung'anak looya enkata pookin teneaku eyou neas ena biaashara. Neyiolou ajo kaji eikuni kuna motonyi peyie etumoki pee menya kulie kukunik.

Ore eramatare naa ninye nagira aisho iltung'anak kumok metaa keeta entoki nanya enaake ninye sii tenipik ntare neeku iata ntare inonok onnkishu inonok naa kiidim aiokoa enkata neemtai aitoki naai nimirr nisumie naai nkera intumiaa sii ore ena eramatere naa enkae biashara ormaasai keetai olikae tung'ani naai lolotu nejo kaas esiai napik ntare onkishu ore ebaiki enkata naje namirr neshukoki iropiyiani naai naamiru ninye oltung'ani lolduka, ore sii eramatare keeta faidani kumok hoo duo neeta nkuti kasarani ore eramatare naa keeta ake esidano enye ewuei sapuk alang' tenilo aitegemea naaji ntokitin naaji matejo naai oltung'ani ogira aanyu iropiyaini emusho olapa pee enya endaa ore ntare naa inya ake endaa amu inyiototo ninye niok kule.

Ore tenadol nanu empisha naijo ena, naa ore apa kira kutiti, naa keetae apa entoki naji aamitiki iltung'anak emurata oo ntoyie. Naa ore apa iltung'anak matejo ntoyie neitu eitotoni naa keishori apa kuna kardasini. Kidimayu sii naa ore oltung'ani onoto ena palai ashuu ena certificate tenkutuk oolashumba naa itumia oshi ena toki indipa enkisuma ashuu itaasa entoki sidai nikinchori aitiship ashuu ilturrurri ore ena toki nitodolu ajo itaasa entoki naje, te nkata naje.